Kanyio nalotu ndamunot tenidol ena kedolita kadolita nanu irautin na ore kuna ruatin nadolita tene na noshi ruatin esipitali neaku ore entoki nalotu ndamunot ainei na kadamu sipitali ore sipitali na ewoi nayaunyeki iltamoyia ltunganak omoi ore olataa kemwoi oleng na kiragieki na enewueji egirai aapare mishiuti neaku teniyau oltamoyiai lino emoi oleng midim atishukoi aang na kiragieki enewueji petumoki atabak pishiu naa neaku ina nalotu ndamunot tanadol ena.

Kanyio nalotu ndamunot tanadol enasiai kadolta ildakitarini oltunganak omoi otiibsipitali ore kulo tunganak naa ketii irautin na kibala ajo kemoyia kulo tunganak oleng ore entoki nalotu ndamunot na sipitali enetii sipitali enkop amg ashu emurua namanya amu ore naa tenepuku inchidai nijo imoyiaritin na kidim naa aitibu na tenimidim si keee ltunganak neaku toronok naa tenemetii sipitali ore enalotu ndamunot ainei tanadol enasiai na sipitali nalotu ndamunot ainei na enetipat oleng tormaasai amu kitibu ntae moyiaritin niatata ninchiu neaku ina nalotu ndamunot tanadol ena siai.

Kanyio paa kesidai neetae naboisho tewoi esiai ore paasidai tenetai naboisho tewoi esiai na kiretoki ntae naboisho entotoni tewoi nabo niningongo niasiasa esiai tesidai otenyora neaku tenimiasasa na esiai tenyora ashu temiataya naboisho tiatua ntae maate naa kinyala naa esiai tewoi nitii neaku kesidai tenetai naboisho tewoi esiai amu ore naboisho na keretoki ntae entas inasiai inyi na keasi na tosotua na kelo inasia inyi aifaulu tenkaraki naboisho inyi maate neaku kesidai teneetae naboisho tewoi esiai.

Indim atolimu ajo kanyio nagira aasa ore tene na kadolta kadolta emalimui nadolta entasat wenkayioni nadolta blackboard enewoi oshi naigerishoreki na kajo orw enaayioni na kegirai aitibu ashu abak neeta oloirobi kake olosho oirobi kitibmaa oloshi lindim ashomo sipitali neaku kadolta enaayioni egirai abak isboritae irkiek ebaki na oloirobi duo eeta ashu enkoroget neaku kidim naa ataa ninye ebakitae oo nanu ninye nalotu ndamunot Indim atolimu ajo kanyio.

Kanyio nalotu ndamunot tenidol ena ore ena na kadolita oltakitaka adolta nkajijik ajo kemanyae ene adolta nkera na ore naa emadolta ele takataka

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena naa tenkisuma ore tenkisuma naa enetipat tolosho lang neeku ena nalotu edamunot tenadol ena amu ore tenimisuma oltung'ani nimidim atareto ormarei lino midim ayau endaa midiam aisaidia enkopinyi ashu olosho linguaaamu eitu naa esuma neeku miata eng'eno amu tenkisuma naa neeku eyata eng'eno edim atorokoi lelo tung'ana edim atutai lelo tung'ana naa ekininguni enakata ekiyiolo Ajo esume neeku keyiolo Ajo esume neeku ore entoki nalotu edamunot naa tenkisuma tenkisuma nalotu edamunot tenadol ena siai amu kadolita naa Ajo mbae etipat tanakata telosho likitii neeku ena mbae nalotu edamunot tenadol ena

Kanyio nalotu ndamunot tenidol ena ore ene na kadolta esiai naigero meet us at Africa ore na entoki naloti ndamunot ainei na esiai eserkali ore naa esiaia eserkali na kesidai tolosho lang amu keretoki yiok mataas isiatin neretoki yiok mataa ltunganak letipat amu tenimikiata serkali mwwta entoki nikindim ataas amu temekiata serkali meeta entoki nikidim ataas serkali ake naidimbatoliki ntae ajo inji ikunari mifaa paa nji etiu mifaa piasiasa ena neaku kadolta nanu ajo ore entoki nalotu ndamunot ainei na mbaa eserkali naa ore entoki nalotu ndamunot ainei na adolta ajo meet us at Africa ntarikini tomon are ambaka tomon opishanabelde ari otulusoyie neaku ore mbaa eserkali.